ee ore ele tungani na kengas afforward ashu erew ele message oterewie kuna ropian nerew nerewakiaa inamba ee four fiffty six nifforward olmessage aifforward inambai ee four fiffty six ore pifforward na kelo safaricom asuja nena ropian neshukokini baada esaa nabo.

eee aidim nanu najo atasishore ena oitoi, ee na kanyorr kanyoraa si ajo eti dukuya, eilepunyie ena kisuma edigital, amu ee ore tenisuma enkerai itumia enkoitoi oloingange naji for example na kisho enkerai meshomo dukuya olmalimui ashu ahead of the teacher ee engira aitudupa enkisuma enye niaku ore pelotu olmalimui aisum enaduo topik naidipa ninye aisuma na kielewa ninye asioki.

Aaah ore entoki nalotu in`damunot ainaei tenadol, aah kadol nanu ajo enkampuni ena e kule. Naa eeh ore ena kampuni naa ninye emirakini kule naa ore entoki nalotu in`damunot ainei naa noshi tokitin naamirakini nkera naaji yorghurt. Aaah ore ena kampuni ninye naitobiru nena yorgurt ashu i manufacture nena drinks pookin oo nkera eimu kule oo nkishu.

Eeeh kaok oshi nanu lelo ng`anayio le biotisho, amu eeh ore kulo ng`anayio le biotisho laok naa ketii lainyo dewormers kulo laa imeza ashu iok te kila baada olapa obo ooji dewormers.